Ndarora mbica ĩno rĩ, nĩ ndĩrona ũrĩa andũ magĩte na meciria merũ na meciria mega megiĩ ũgemu na makĩgemia nyũmba kana ciikaro-inĩ cia wĩra kana mawabici-ini. Nĩ ndĩrona njĩra njega cia ũgemu ũrĩa kũngĩkorũo nĩ mahũa mũndũ ahandaga marĩ ma gũtamba kana marĩ marĩa mekĩragũo mĩkebe-inĩ kana ndoo-inĩ nĩcio ciĩtagwo flower vases. Nĩ marahũthĩra njĩra njerũ na kũgemia na indo cia kũrĩa ta kĩndũ gĩtagũo spinach, lettuce, nĩkũrĩ na mahandĩte nyanya, ndĩrona ona hena mathũkũma, materere, na ĩgakorũo ĩĩ njĩra njega mũno ya kũgemia. Handũ ha kũhũthĩra mahũa rĩ, tũgakĩgemia na tũindo twega twa kũria.

Ũndũ ũyũ wĩkĩtwo haha kana ũrekũo haha rĩ wĩtagũo gũciarithania kana kĩndũ twĩtaga grafting na gĩthũngũ. grafting ĩno kana gũciarithania gũkũ rĩ nĩ njĩra ĩmwe ya gũtigĩrĩra atĩ wĩna mũthemba ngũrani wa itunda kana wa mũmera either nĩ wa ihũa na wĩna mũthemba ũngĩ mwerũ ũrenda gũkorũo ũgĩkorũo naguo rĩ, no ũhũthĩre njĩra ĩno ya gũciarithania nĩgetha kĩndũ kĩrĩa ũrarĩ nakĩo wagĩtinia no ũtinie, ũnũre mahuti macio, na ũtuĩke wa kũgĩra mũmera ũrĩa mwerũ wĩnaguo na ũhũthĩre njĩra ĩno ya kũwoha. Ũgatinia tũratathi no ũgatinia mũmera waku ũrĩa ũrakĩenda gũcenjia, no ũkonũra ũyũ mwerũ wĩnaguo ũkawĩkĩra hau thĩini na nĩgetha rĩrĩa yatua gũkũra rĩ, ĩgakũra ĩnyitanĩte. Na kĩndũ kĩrĩa wekĩra hau gĩ kĩerũ rĩ, kana mũmera ũrĩa mwerũ wekĩra harĩa igũrũ rĩ, nĩguo ũgũkorũo ũkĩmera hau na ũrĩa wa tene ũkorũo ũgĩcenjia.

Ndĩrona ũkũria wa mĩmera ũkĩhũthĩra cuba na ndoo, harĩa mũndũ aragĩbatara gũkorwo ena cuba ciake, ũgacirenga na wacirenga nĩ ũgũkorwo mwena ũrĩa wa igũrũ nĩguo ũgũĩkirwo tĩri, naguo mwena wa thĩ-rĩ ndũgũgĩkĩrwo maaĩ, na warĩkĩa gũĩkĩrwo maaĩ-rĩ mwena ũrĩa wa igũrũ wĩna tĩri nĩguo ũkũhandĩrĩra mũmera waku na rĩu mũromo ũcio wa cuba nĩguo ũgũkorwo ũkurumanĩte nathĩ na mwena ũyũ wa thĩ ũgũtinĩtie-rĩ nĩguo wĩ na maaĩ, rĩu maaĩ macio-rĩ nĩmo mũmera ũrĩa watuĩka wa kũmera ĩ kana kamũmera karĩa ũgũĩkĩrĩte karĩgũcagia maaĩ marĩa ũrekĩra mwena ũyũ wa thĩ wa cuba, na nĩ njĩra njega ya ũkũrĩa ũkihũthĩra handũ hanini na ũkĩhuthĩra maaĩ manini.

Rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ rĩ, nĩ ndĩraigua ndĩ mũkenu tondũ wa rĩrĩ haha nĩ ndĩrona mũndũ ũrakũrĩrĩa ngwaci ciake ndoo-inĩ, na nĩ ũndũ ona ũngĩkorũo wĩ ona ũguni mũnene mũno harĩ mũrĩmi, tondũ rĩrĩa wakorũo ũkĩhũthĩra njĩra ĩno ya gũkũria ngwaci ndoo-inĩ rĩ, ndũgũbatara gũkorwo ũgĩthiĩ mũgũnda kana ndũkũhũthĩra mũgũnda mũnene ũrĩa rĩngĩ mĩrĩo ũkoraga nĩ ĩrarĩa mũgũnda mũnene. Ũguo ĩno nĩ njĩra njega atĩ ũngĩkorũo wĩna ndoo ciaku ĩmwe igĩrĩ ithatũ kana inya kana ithano, no ũkorũo ũgĩcihũthĩra gũkũria ngwaci no ũkorũo ũkĩhũthĩra handu hanini. Ona ningĩ nĩ ũkwĩgitĩra maũndũ mangĩ ta huko nĩ ũkwĩgitĩra ona mũndũ gũcienja tondũ no ũcikũrĩrie mũciĩ-inĩ. Na rĩrĩa ciarĩkia gũkũra rĩ, watua gũcigetha rĩ, ũgakorũo na magetha maingĩ.

Nĩngũkena mũno rĩrĩa ndaririkana mũthako ũyũ na rĩrĩa ndaũthakire rĩa mbere rĩ, nĩwangenirie mũno. Nĩ mũthako ũkoragũo wĩ wa kũgucanĩria mũkwa harĩa ũkoragwo na mũkwa mũraihu biũ na nĩ mũkwa mũtungu nĩ mũkwa wĩna hinya. Hakagĩa na andũ megũkorwo makĩnyita mũico ũmwe wa mũkwa ũcio na angĩ makanyita mũico ũrĩa ũngĩ wa mũkwa ũcio. Na rĩrĩa mwabangwo andũ aigana ũna ta mũgwanja mwena ũmwe na mũgwanja mwena ũrĩa ũngĩ nĩ mwagĩrĩirwo mũgucanie na mũkorũo mũkĩonania mwena ũrĩa wĩna hinya. Na rĩrĩa mũragĩtuĩka a kũgucia rĩ, mũgakĩgeria na hinya wanyu wothe na nĩgetha mũtigagĩtuĩke a kũhotwo. Na niĩ ta rĩu rĩa mbere nĩ ndagucirie nĩ ndarĩ hau ũguo na ngĩkora nginya nĩtũrakururio tondũ arĩa makĩrĩ mwena ũrĩa ũngĩ marĩ na hinya mũno na magĩtuĩka a gũtũhota. Nangĩ nĩ ũkoraga nginya nĩmaragũa, ta niĩ nĩ ndambĩte kũgũa thĩ hanini nĩ gũgĩkorũo atĩ nĩ twagucĩtio na hinya mũno.

Njĩra ingĩ cia tene cia anake kũrua, na kũgimaria anake, nĩ twagĩrĩirwo gũkorwo kana andũ nĩ magĩrĩirwo gũkorwo magĩtigana nacio. Tondũ njĩra imwe itiakoragwo ciĩ njega. Nĩ kũrĩ wakoraga anake marathiĩ kũruithĩrio rũĩ kũrĩa ngurumo biũ, na makĩruithio ũgakora mararuithio na kahiũ kamwe, kana mararuithio na kũhũthĩra indo imwe, na ũguo ũgakora nĩ ũgwati mũnene na andũ nomakorwo rĩngĩ makĩrwara mĩrimũ ĩtiganĩte ya kũgwatanio. Nĩ ũkoraga rĩgĩ ona njĩra imwe ciarĩ na ruo mũno na ciĩna magigi, ũguo njĩra icio rĩ, imwe cia tenerĩ, nĩ twagĩrĩirwo gũkorwo tũgĩtigana nacio, na tũkorwo tũkĩhũthĩra njĩra njerũ. Kĩrĩa gĩ bata mũno nĩ kũrora mĩtugo ya arĩa maratuĩka a kũgimara, no njĩra cia tene itigatuĩke cia gũcokererwo.

Niĩ ndĩrarora mbica ĩno ngona twana tũkenu mũno. Na twana tũtũ tũkenete nĩ ũndũ nĩ tũrahũthĩra thimũ harĩa kĩrathi kana kũrĩa kĩrathi kũrĩa maratuĩka agũgĩthomithio na intaneti ũhoro wa tekinoronjĩ njerũ. Na nĩ ũndũ ũroneka nĩ ũramakenia mũno rĩrĩa marahũthĩra thimũ icio, thimũ ici nene cia gũthoma nĩcio ciĩtagwo tablet. Na nĩ ũhoro ũrĩa thirikari ĩkoretwo ĩkĩgeria gũtambia kana gũkorwo ĩkĩrehe mathukuru-inĩ. Na nĩ njĩra ĩmwe ĩngĩkorũo ĩĩ njega mũno kũagĩrithia gĩthomo tondũ ona ciana icio no cikene mũno rĩrĩa itarakuwa mabuku maingĩ mũno kũrehe thukuru kana kũinũkia. Na rĩrĩa cirakorũo atĩ wĩra wao nĩ ũrakorũo ũkĩhũthĩra njĩra hũthũ ya kwandĩka na thimũ. Na ningĩ magakorũo magĩkenerera ũndũ ũcio mareka na mĩtambo ya intaneti na tekinoronjĩ njerũ.

Mathako ma gĩkundi nĩ marehaga ũũrũmwe na nĩ marehaga ũkuruhanu mwega na mũrũmu. Rĩrĩa andũ marakorũo magĩthaka me ta gĩkundi nĩ monanagia ngwatanĩro njega na mũkonania ũnyitanĩri harĩ gwĩka ũndũ. Na mathako macio rĩ, nĩ monanagia ona rĩrĩa andũ mangĩkorũo me hamwe magĩka ũndũ wa bata rĩ, wa gũkũria bũrũri kana wa kĩbiacara rĩ, no makorũo makĩwĩka wega na makorũo mena moimĩrĩra mega. Ũguo njĩra imwe ta mathako nĩ cikoragũo cii cia gũkũria andũ harĩ kũnyitanĩra, harĩ gũkorũo makĩiguithania na makorũo makĩrutithania wĩra hamwe na ũguo nĩ njĩra njega cia gũkũria ũnyitanĩri wa andũ harĩ maũndũ matiganĩte ma mĩikarĩre.

Ũrĩmi ũyũ rĩ, nĩ ũrabatara gũkorũo wĩna maratathi ma kũhandĩra mahũa macio kana mĩmera ĩyo ũrahanda. Nĩ ũrabatara gũkorũo ũkĩrĩ na mbegũ cia mũmera ũcio irĩa wagĩrĩirũo gũkorũo ũkĩhanda maratathi-inĩ macio. Na rĩrĩa ciatuĩka cia gũkũra rĩ, no ũcithamĩrie ndoo-inĩ kana mĩkebe-inĩ ya kũhandĩra mahũa. No ĩkorũo ĩĩ ya riũmba kana ĩkorũo ĩrĩ ya plastic, na no ikorũo ningĩ irĩ ona maratathi mangĩ manene kana makũnia marĩa ũngĩenda kũhandĩra mahũa maku. Ũguo nĩ ũgũkorũo ũgĩbatara mĩmera ĩno, nĩ ũgũkorũo ũgĩbatara maratathi kana mikebe ya kũhandĩra na nĩguo ũkorũo ũgĩka ũrĩmi ũyũ wa mahũa maya.

Nĩ ndĩrona mũtĩ wa mũkindũri harĩa ndĩrona mũtĩ mũcacana ũgĩkũra na rĩrĩa watuĩka wa gũkũra rĩ, ũgakinya gĩkĩro gĩa gũkorũo nĩ ũkũruta kĩro, na warĩkia kũruta kĩro rĩ, ũgathiĩ na mbere na gũgĩkũra kinya rĩrĩa ũkaruta matunda. Na matunda macio nĩmo makoragũo me mbegũ. Mbegũ icio cia mũkindũri nĩcio ikoragũo igĩbatarania rĩrĩa ciatuĩka cia gũkũra na cikagũa kinya thĩ. Ũguo rĩrĩa ciakorũo citĩkĩte hau thĩ rĩ, nĩ kuonania nĩ ngũrũ na nĩ nginyanĩru. Na rĩu mũrĩmi agakorũo agĩciũngania na nĩgetha athiĩ akarute wĩra ũrĩa arabatara kũruta nacio.

Ndarora mbica ĩno nĩ ndĩrona ũkũria wa mĩmera ũrĩa ũrakorũo ũgĩkũo na njĩra ya gũitĩrĩria maĩ mĩtaro-inĩ. Nĩ ndĩrona mĩmera ĩhandĩtwo mĩtaro-inĩ na raini na gũgakorũo gatagatĩ wa mĩmera ĩyo rĩ, nĩ harĩ na raini ingĩ ciũmbĩtũo tĩĩri. Ũũ atĩ rĩrĩa mĩmera ĩyo kana mũndũ aratuĩka wa gũitĩrĩria mũtaro ũmwe wa mĩmera maĩ rĩ, maĩ macio matigũkorũo makĩrũga mũtaro-inĩ wa mĩmera ĩrĩa ĩngĩ. Ũguo harĩa maĩ macio maitĩrĩrio rĩ, mũtaro-inĩ ũcio nĩho megũthiĩ nginya mũico, nĩgetha mĩmera ĩrĩa ĩĩ mũtaro-inĩ ũcio ĩkorũo ĩkĩona maĩ. Na nĩ njĩra njega ya gũtigĩrĩra atĩ mũgũnda nĩ wa bangĩka wega , ona nĩ ũroneka wĩ mũthaka nĩ ũroneka wĩna mũbango mwega wa ũrĩmi. Ũguo nĩ njĩra hũthũ na nĩ njĩra njega gũtigĩrĩra atĩ mĩmera yothe nĩ yagĩa na maĩ na nĩ yatuĩka ya gũkũra wega.

Ithurano nĩ cia bata mũno, kana wĩra wa ithurano nĩ ũndũ wa bata mũno harĩ mũtũrĩre kana harĩ thikũ iria tũratũra nĩũndũ wa rĩrĩ, rĩrĩa mũndũ aratuĩka wa gũkorwo agĩthura mũtongoria ũrĩa arenda rĩ, na andũ magathura atongoria arĩa marenda rĩ, nĩũndũ wonanagia atĩ nĩmũrĩ na kĩndũ gĩtagwo democracy na nĩmũrĩ na hinya ũcio wa gũkorwo mũgĩcagũra atongoria arĩa mũrenda, na nĩgetha makorwo makĩmũrutĩra wĩra. Ũguo nĩ njĩra njega rĩrĩa andũ marakorwo magĩthurana, na magakorwo makĩgĩa mogarũrũku thirikari-inĩ, na ũtongoria-inĩ na nĩgetha o mondũ o mũndũ akoragwo akorwo akĩrehe maũndũ merũ na nĩcio idea njerũ harĩ ũtongoria-inĩ na ũkũria wa matũũra na bũrũri-inĩ wothe.

Mbica ici ciothe nĩ cironania indo thaka na mĩmera mĩthaka mũno ĩrĩa ĩkũrĩirio tucuba-inĩ na ĩria ikorĩirio ona ĩkũrĩtio na njĩra ya tumĩkebe na nĩ ũndũ mũthaka tondũ rĩrĩa ndĩrona ũũ nĩ ndĩrona ona hatirĩ maũndũ maingĩ marabatarania. Ũrabatara gũkorũo wĩna mũkebe waku na ũkorũo wĩna mĩmera yaku, na rĩrĩa mũmera ũcio ũkũwĩkĩra mũkebe-inĩ ũcio kana cuba-inĩ ĩyo rĩ, ũgũcoka wĩkĩre maĩ hau thĩinĩ. Ona rĩngĩ no wĩkĩre tĩĩri mũnini na rĩu mĩmera ĩyo yaku nĩ ĩgũkorũo ĩgĩkũra na njĩra njega itekũhũthĩra maĩ maingĩ, na ũtegũbatara gũtinda ũkĩmĩtwara mũgũnda ĩgakũrĩre kuo. Na nĩ mĩmera ĩgũkorũo ĩĩ mĩega na ĩgũkorũo ĩĩ mĩthaka na mĩtheru.

Mbica ĩno nĩ ĩronania ũrĩa ũngĩkorũo ũgĩkũria mĩmera na njĩra ya narua kana ya raithi. Harĩa ũrabatara gũkorũo ũkĩenja irima na ũkorũo ũgĩkĩra mũbaibũ ũmwe na ũmwe wĩna kagoto thĩinĩ, na waũrikia haũ irima-inĩ rĩu rĩ, ũkorũo ũgĩĩkĩra mũmera waku ũrĩa wathamĩria ho, no ũkorũo wĩ mũtĩ kana ũkorũo mũthemba wa itunda, na rĩrĩa rĩu ũgũtuĩka wa gũthika irima rĩu rĩ, ndũgũthika mũbaibũ urĩa biũ, harĩa mũbaibũ ũrĩa nĩguo ũrĩĩkagĩra maĩ na ũgatigĩrĩra atĩ maĩ mau nĩ marakinya nakũrĩa rungu biũ gĩtinainĩ kĩa mũtĩ. Na ĩyo nĩ njĩra njega ya gũkorũo atĩ mũtĩ waku nĩ ũgũkorũo ũkĩgucia maĩ maingĩ biũ handũ ha kũmaitirĩria haha igũrũ makanyuĩrũo haha igũrũ rĩngĩ nĩ riũa, kana makarega gũkinya na thĩ biũ. Ũguo nĩ njĩra ĩgũkorũo ĩgĩtigĩrĩra atĩ mũmera waku nĩ wakũra narua biũ tondũ nĩ ũragucia maĩ kuuma nakũrĩa mĩri-inĩ thĩini mũico wa mũti.

Karati, mboga, itũngũrũ na ndũma, mbembe njũa na harĩ na mboga nĩ indo ndĩrona cii cia bata mũno harĩ gĩtarũrũ gĩkĩ na kana nyũmba-inĩ ĩno. Nĩ ndĩrona ũyũ nĩ mũndũ wĩbangĩte, arĩ na itũngũrũ angĩkĩruga nacio irio, arĩ na karati angĩtuĩka wa gũkirĩra irio-inĩ ciake ona mboga-inĩ ciake. Arĩ na mbembe angĩruga gĩtheri nacio, arĩ na ndũma angĩtherũkia nĩgetha akorũo akĩrĩa, ona kana aruge ndũma icio na gĩtheri gĩake. Kana aciruge na mũcere agĩtuĩke wa kũrĩa irio ciake.

Nĩ ndĩrona mbica thaka mũno na ĩna mahũa magemu. Mbica ĩno rĩ, no gũkorwo nĩ ya mĩtĩ, na ndĩrona nĩ ya mĩtĩ. Harĩa aah ndĩrona rĩngĩ nĩ mũtĩ ũkoretwo ũkĩruta mahũa mathaka ma rangi itiganĩte. No gũkorwo nĩ mũtĩ ũgacoka ũgatambwo nĩ mĩthemba ya mahũa, na mahũa macio magakorwo makĩambata nginya kũũrĩa igũrũ, magakorwo makĩhumbĩra mũtĩ ũcio wothe, na makaruta mbica njega ya mahũa, na mbica thaka ya kuonania marĩa matũrigicĩirie.

Nĩ kũrĩ na bata mũndũ akorwo akĩiga mbeca cia maũndũ ma ũgwati kana rĩrĩa kwagĩa ũndũ wa hi na hi, kana rĩrĩa kwaumĩra ũndũ wa ũgwati ũrabatara mbeca. Na ũndũ ũyũ nĩ wa bata tondũ, nĩ ũkoraga maita maingĩ mũndũ ndarakorwo ena mbeca, kana ndarakorwo arĩ na ũteithio ũrĩa angĩbatara rĩrĩa kwaumĩra maũndũ marabatara mbeca kana ũgwati ũrabatara mbeca. Koguo nĩ ũndũ wa bata mũndũ akorwo nĩ aigĩte handũ, kana nĩ nĩ akoragwo akĩiga kĩndũ, nĩ ũndũ wa rĩrĩa maũndũ ta macio maumĩra. Rĩrĩa gwatuĩka gwa kũgĩa ũndũ ta ũcio rĩ, ndagakorwo agĩthĩnĩka mũno gwetha mbeca, ndagakorwo akĩgia andũ mũno kũmahoya mbeca, kana rĩngĩ gũkorwo nĩ arametia mbeca na o matirĩ. Ũguo nĩ ũndũ mũndũ agĩrĩirwo gũkorwo agĩka, wa kũiga mbeca cia rĩrĩa kwagĩa na ũgwati.

Kwenjera andũ maĩ rĩ nĩ ũndũ wa bata harĩ mũingĩ tondũ nĩ ũkoraga rĩrĩa andũ menjerũo maĩ rĩngĩ nĩ irima rĩa kwenjũo nĩ andũ rĩngĩ nĩ kwenjũo nĩ macini kana marĩa twĩtaga borehole. Nĩ ũndũ wa bata tondũ nĩ ũtigagĩrĩra atĩ icigo irĩa cigũmagĩrũo mũno nĩ mahinda ma riũa kana kũrĩa gũtakoragũo na mbura mahinda maingĩ, rĩrĩa kwenjũo maĩ macio rĩ, ũkoraga andũ aingĩ nĩ marateithĩka. Maĩ macio no makorũo nĩ makwendio, maĩ macio no makorũo nĩ ma mĩgũnda kana nĩ ma ũrĩmi, maĩ macio no makorũo nĩ ma mburoti kũrĩa andũ magĩikaraga. Ũguo nĩ ũndũ ũmwe ũrĩ bata gwĩka, na andũ nĩ megũkorũo magĩbatara maĩ macio. Na rĩrĩa mamabataraga ona rĩrĩa gũtarĩ maĩ ma mĩberethi-inĩ, maĩ macio nĩ monekaga na njĩra nene. Na rĩrĩa gwĩ kũmũ njui citarĩ na maĩ, maĩ maya nĩ makoragũo mekuo mahinda mothe. Kĩrĩa mabataraga nĩ hinya wa thitima na gũkorũo atĩ nĩ marakorũo makĩhũthĩrwo wega nĩgetha gũtigĩrĩra nĩ mateithia andũ othe.

Wĩra-inĩ ũrĩa mwega rĩ, mũndũ nĩ akoragwo agĩcaria maũndũ matiganĩte. He ũndũ ũmwe ũkoragwo ũkĩrĩ wa bata na nĩguo ũkwenda kũmenya wĩra ũcio ũraruta rĩ, ũrarĩhwo mũcara ũigana atĩa. Na rĩrĩa watuĩka wa kũmenya mũcara ũrĩa ũrakĩrĩhwo rĩ, watuĩka wa kũingĩra wĩra-inĩ ũcio rĩ, ũgakorwo ũkĩenda wĩra ũgũkorwo wĩna andũ mena ũnyitanĩri, andũ arĩa megũkorwo nĩ maraheana gĩtĩo, wĩra ũrĩa ũgũkorwo wĩna andũ marakĩhota kũiguithania matarĩ na moritũ, matarĩ na maũndũ matiganĩte kana mbara nyingĩ. Wĩra ũrĩ na ũndũ yaani rĩera rĩega kana handũ hega ha kũrutĩra wĩra, ũtegũbatara kũnoga mũno kana ũtegũbatara gũkorwo ũkĩhinyanĩrĩria mũno kũruta wĩra ũcio. Mau nĩ maũndũ marĩa andũ aingĩ mangĩkorwo magĩetha kana ona niĩ ingĩkorwo ngĩetha rĩrĩa ndĩrakorwo ngĩruta wĩra kana ngĩrora wĩra ũrĩa ndĩrenda kũruta.

Niĩ mwene hakwa nĩ njũĩ gũthambĩra, na nĩ ũndũ wa bata mũno gũkorwo mũndũ akĩmenya gũthambĩra. No ũkorwo we ndũrabatara gũkorwo ũgĩthiĩ gũthambĩra nĩgetha wĩkenie, kana ũkorwo ũkĩnyihia mathaa maku rĩrĩa mwathiĩ na araata. No nĩ ũrabatara gũkorwo ũkĩmenya gũthambĩra tondũ no ũkorwo harĩ na mũndũ wĩ hatĩka-inĩ, no mũkorwo mũrĩ kũu mĩena ĩyo kana kũrĩa mũragĩtuĩka a gũthambĩra ikeno-inĩ icio, na hagĩe mũndũ wona thĩna. Nĩ agũa maĩ-inĩ na ndoĩ gũthambĩra, kana nĩ agĩkorwo harĩa hatagĩrĩire na akorwo agĩtuĩka nĩ atoberera. Na no ũkorwo ũrĩ wa ũteithio mũno, ũngĩhota gũkorwo nĩ ũramenya gũthambĩra ũmũteithie. Ũngĩ nĩ kũrĩa gũkoragwo na mĩaraho, ona njũĩ-inĩ nyingĩ, ũgakorwo no ũkorwo ũgĩteithĩrĩria mũndũ aah harĩ kũmũruta kũu. Na niĩ nĩ ngenaga mũno tondũ nĩ njũĩ gũthambĩra, na nĩ njĩtĩkĩtie atĩ no ngorwo ngĩteithia mũndũ, na ningĩ rĩrĩa andũ marekenia o naniĩ no ndĩkenie na njĩra ya gũthambĩra.